ore ena naa enkiremore ormomoi ashu managu naa ore ena kiremore eh, ormomoi naa keyieu neuni tewueji netii eh, empoleya naaji amu inakata epiru ashu etum eh, inakata eeku sidai ashu epiru ninye ele momoi amu kisidai tosesen loltung'ani amu keeta biotisho ekeponaa osarge eh, neeta sii madini sidan tiatua osesen olotung'ani neeku naa.

Enetipat ena bae e ufugaji oonkishu ekule ashu eneramatata oonkishu ekule amu ore entoki nayaki Kuna nkishu kule . Ore eniare ore naduo ale nimirr tosokoni ,nitum iropiyian niramatie inaduoo nkishu inonok ainyangakinyie taa enkurma ,shumbi ,olchani oisujieki . Ee nintoki sii inaduoo lle ,niramat sinye ormarei lino, nitum nchilingini naramat ormarei lino nitoki aramat inaduoo kishu.

Ore taa ena naa eramatare onkurueni ore entoki nadamu tesiai eramatare onkurueni naa eh, ore nabo eeeta nkurueni ororei oleng' amu ebuak eyietu eh, naa kidim dii ninye naaji ae distaaba iltung'anak oleng tenira olelatia ewueji negirae aramatie kuna tokitin eh, ore eniare eeta sii orng'usil eeta orng'usil eh, ore naaji pitaaniki ewueji naaji negirae aramatie kunatokitin naa keeta orng'usil lining' oota kuna tokitin neeta sii ororei sapuk.

eh, ore taa tenewueji naa kadolita enkiteng natudung'oki enkoshoke tenaalo olaras, ore ena kiteng naa kelio oldakitari oota tools naa naagira aramatie naa kajo kegira uh, arip ena kiteng enkoshoke elio imakasini naa kitodolu naa ajo oldakitari ashu orkitarri ele loyiolo ena siai onkishu eh, ninye naa ele logira arip ena kiteng enkoshoke neeku naa eh, ninye ele logira aas ena siai naa eripata enkiteng enkoshoke.